Lipanetab chepkondok chependi serikali anan kasishek chotok bo serikali ko king'ete president kelipane playbill aenge kosupkei ak amune chu awendi amwoe netai ko kisikochuchuch nametab asoiya kikakoet nametab asoiya eng' chepkondok chotok kikilipane keboishe keut kicham koyochei biik chepkondok chechang' kosir kasishek cheikoitoi icheget ako nitok ko kikiro kele sikechuchuch ng'alek chotok koyochei anyun kelipane chepkondok tugul playbill agenge amu ngeyai kou notok kopendi tugul chepkondok tugul serikali korok ako chepkondok chekerker ak kasit nekaikoito icheget nebo oeng' ko kisikoet ng'alekab nyorwet ab isurut ngelipan chepkondok tugul keboishe playbill agenge kopendi chepkondok tugul serikali ako notok ko rahisi kayumetab isurut kosir chepkondok chotok bo keut amu kiminoe ile kakilipan chepkondok chetya akotya isurut nesapos inyoru ko notok anyun ngelipane playbill agenge koetu ng'alekab isurut nekenyoru nebo oeng' kokikyai kou notok sikoib kasishek tugul chebo serikali koek rahisi keboishe koroito notok bo ecitizen nitok ngelipane chepkondok tugul kopendi tugul ecitizen korok ako notok ole inyorchini boishoshek tugul chebo serikali anan kasishek tugul chekonu serikali

Bichotok mi kisumu konootin konyor chepkondok eng' oratinwek cheu chu netai icheget konyoru chepkondok mising' kosubkei ak boishet notok bo tachetab samakinik anan njirenik ing' nyannjet nechute olotok notok bo Victoria bichutok konootin kochomei kasit notok bo samakinik mising' icheget kotochei samakinik ak kwoldojin biik koba emotinwek chebo sang' anan kwoldojin biik kora chemitei counties alak chenekite Kisumu ak cheloen kora nebo oeng' bichutok konootin konyoru chepkondok kosubkei ak mung'aret neyoei icheget chamei mung'aret bichutok mising' hasa mising' eng' taonit notok bo Kisumu ak maswek alak chenekite olotok oldojin tukukwach biik chemeng'ishei eng' olotok akora biik kiprutoinik chebendi olotok bikokerei nyanjet ab Victoria kora bichutok konyorchingei chepkondok kosubkei ak kabatishet bichutok koribei kiyakik akoboei ngokaik kora ak kora kominei minutik cheu bandek robwonik ak alak nito kotoreti icheget konyorchigei chepkondok icheget kora bichutok konyorchingei chepkondok kosubkei ak kiprutoinik chebwonei nyanjet anan chebwonei nyikokerei nyanjetab Victoria nito kokojin icheget konyorchigei chepkondok

Kot notok tononjin kabotishet eng' emetab Kenya kotindoi boishet ne oo koitok mising' kenyorchin kanaset notok bo Nairobi yetetegei ak korik alak chebo serikali boishet ne oo netindoi koitok kokorib kabotik matkous chemung'arainik icheget komwoei beit neole chemung'arainik kesutikab kabotik anan tukuk chekakes kabotik eng' imbaronik kwak ko nguni mwoei kole beitab bandek kuniet agenge keale chepkondok chetcha anan chaik kiloit agenge kiale rabishek chete chu anan cheko kiloit ko siling chekile raini kora koribei kabotik matkwal katoldoleiwek ak keswek anan amitwokik cho bo kiyakik eng' dukoshek koale beit nemi barak kere icheget kole kaale beit nemi ng'weny sikonyorchigei chepkondok anan faida ne oo icheget kosubkei ak boishet neyoei icheget kora boishetab koitok koribei miyonwokik choto nomei kiyakik ak chenomei kora minutikab kabotik icheget kokonu kerichek akwoei chikilishet ne oo kosupkei ak miyonwokik chotok bwonei che ikochin asenet ne oo kabotik akomwa kole kikirindoi ano miyonitok anan kikirindoi ano miyonitok matkoyaptakei asikong'em tukukab kabotik anan kong'eme kesutik kwak nito koribei kabotik eng' oret nebo inegei

Kot ab kandoindet neo notok mite kaunti nepo Nakuru komakchingei chepkondok Cheshire million sosom asikelelit ko yutok kokipakeny amatindoy tuguk chechang' chepo kasari ko yotok komakchingei kot ab kandoindet agetugul kito netai nesapos kelelit kosapos kewal rangik chotok kigisale inatuni kigopunjike keny koyotok akigoistogei rangik chekigasale inatnotok akigokon pikchait nesamis eng' kot ab kandoindet ako noton anyun nesapos kelelit rangik chotok, nepo aeng' ko mauwek chekigimin eng' sang' nepo koyotok ko mauwek chekipo keny akonotok kot ab kandoindet agetugul kot notok pwani taoek kopun ematinwek chepo sang' komakchingei mauwek chekaroronen chetindoy lelosto ak mauwek chepo kasari ko noton anyun nesapos kelelit mauwek chotok koraa tuguk chemiten kot orit cheu kecherok, televisionisiek ak tuguk alak chemakchingei ofisit anan kot ab kandoindet kosapos kelelit, mite tuguk chotok kipokeny anan kecherok chekipo keny chemakonyalu chepoishe eng' kot ab kandoindet agetugul akonotok kosapos kepoishe chepkondok chechang' kelelit koyotok koraa akot sang' nepo koyotok kosapos kelelit ng'otwek sapos kende ng'otwek notok neiporu kole yu ko kot ab kandoindet nenotok kogonu ripset nepo barak.

Sukulitab barak noto nebo emotinwek ne noto ko nebo AMREF ko sukulit ne mabo chito amabo serikalit eng' emetab Kenya sukulini konaat kotondojin kipagengeit notok mabo serikali nekikure AMREF international Africa nekinyorchin emotinwek chesirei sosom ing' mosta notok bo African icheget konootin koteleldojin ak koneti biik ng'alekab tililindo sukulini konaat komitei kipsomaninik chechang' eng' emetab Kenya chechotok konetigei anan nyorchingei kanetishetab ng'alekab tililindo mitei choto inetilei kopiman anan kopiman ugonjweshek anan miyonwokik chenomei biik bimoni korotik kopiman seperek akopiman tukuk chechang' eng' chito asikonai ugonjweshek chenomei biik mitei kora choto keneti korib biik cheimiyondos eng' sipitalishek anan chotok kikure nurses chutok tukul keneti eng' sukulit notok mi kora chotok keneti akobo omitwokik chesapoa kwam biik chemiondos anan chesapoa kwam chito sikonyochigei afiya nekararan sukulini konayat kondoi eng' ng'alek kanetishetab tililindo kikonet biik kora chemakipsomaaninik eng' emotinwek chechang' eng' komosta notok bo African akikokochi biik ng'alekab ripsetab tililindo eng' emotinwek chechang'

Kokinyunyum serikalitap emetap Kenya akobo nyorunet ap American visa anan karatasit notok kiboisie kebendoi emetap America in'gete Kenya. Kokinyumnyum eng oratunwek chu awendi amwae. Netai ko ki ing banda nekiwo president nebo emetap Kenya, notok ko William Samoei Ruto, enetap America ing kenyitap elepu aeng ak tiptem ak angwan, kotuyo ak president nekibo emonotok ne kikure Joe BIden. Ko king'alale ichek kimnatet anan mung'aret nebo biiik eng biik chebo emonotok ak emetap Kenya. Nitok ko konyumnyum nyorunetab visa eng emetap Kenya. Kora, ko kikibo- ko kikiboisie koroito notok kikure E citizen. E citizen kokoinyumnyum nyorunetab koroitok taamu, imuch iaplana anan icheng kiotok kiboisie simoit ng'ung eng eut. Amamagat ilany karit iwe Nairobi kou keny, ne kiibe kasrata nekoi, akiboisie chepkondok chechang Kora, ko kokeisto ng'alek chotok kipire aisurut anan chekiyache chepkondok chechang che kitile koroitok bo visa. Ki keny ko kikiyache chepkondok chesire elepu aeng. Akingenyokochut serikalit kenyitap elep aeng ak tiptem ak angwan, koisto chepkondok chotok, kole makiyache kiy siaplaan koroyotok kikure American visa. Nitok ko koinyumnyum anan koai kasit notok koek rahisi nebo nyorunetab koroiotok kikure visa.

Mitei muswog'notoshek chechang' chekiboishe keyoktoi chepkondok eng' emetab Kenya anan keyokto chepkondok koba emotinwek chebo sang' netai ko notok kiboishe simoit komitei kito nekekure mpesa mpesaini kotoretin iyokte chepkondok koba emotinwek chebo sang' ak biik kora chemiten Kenya mising' koboishe eng' emetab Kenya koroitok anan muswong'natanito iyoktoi chepkondok eng' le iyoe kasit anan imite kong'ung'u eng' daikaishek che ng'ering'en mising' nitok ko kikonyumyum kasarta nekiboishe kiyoktoi chepkondok nebo oeng' komitei notok bo benkit muuch iyokchi chito chepkondok iboishe benkit kowo account nenyinet imuch iwe akoi benki anan imuch iboishe simeng'ung' siyokte chepkondochotok koba benkit age anan benkit nekerker lakini account neter kora komitei notok kekure cryptocurrency nitok konaat mising' keoe mung'aret notok kioldoi chepkondok imuch iboishe iyokchi chito chepkondok chotok kikure cryptocurrency ing' oret nenyumnyum mising' ako nitok kwaei kora eng' emotinwek chebo sang' masapos koek emetab Kenya inegei ako imuch iwal chepkondok chotok bo emotinwek cheterterchin iboishe koroito kikure cryptocurrency

Taban akobo kabaibaetabke ko mbiretab keldo kotinye kelchin en bortab chi. Kouu yeawendi amwae. Netai ih kotareti koista chabuk choto mi borto nyin, miten chabuk cheuu kaotik, miten bortab chito chemangu yekabkotiar imbiretab kelda inendet. Ingo labatat chito kotiari imbiret komang'unet kaotik. Lang'u borta komang'unet maat akomakienge kaotik siko chuchuch maaton. Koniton anyuun kotareti koista chabuk choton, neba aeng en imbiret tab katiaretab keldo kotareti koiste kaimutik en chito. Ingibokotir mbiret akolabatat ih kochuchuchakse kaimutik en metit nyin. Ngamun magoitiar imbiret inyegen imakyinige bik alak. Ak itiar mbiret ak ih ng'alatosi ak bik alak ih iutie tuguk choto cheimin meting'ung. Nebo somok ak nebo let ih ko katiaretab mbiret ko tareti kawek kab chito kokimegitu. Ngibilabatate itiari mbiret ih kotebie kawek kogimegitu tamuu. Ih ichulchuli inyendet ako kaweg kab bortab chito komache kechulchul anan keachi mazoezi asikobit sigokimegitu icheket Ako nito kotareti bik imbiretab kelda missing.